Okonyo keto mine wa gi nyimine wa maler kasto bende en gima tiyo go yot ma bange kosetii go to inya wite e yo mayot, inyal wite e yoo mayot kamano koro, aluorawa koro ok lil